Kiit ne tesetai en yu ko, kingochin teta sarek alan kimurmurchin komengekitun amitwogik che ome teta, ye kakwam teta tukuchuton komuchi kotesak chego akotesak kora kiloisiek choton chebo teta, anan kotesak kora kiloisiek choton chebo chego, asikeyai kouni ko, ichenge chepkondok anan rabiisiek che toretenkei akitoreten kora akot sikikuk koboto lagokuk en kotugul.